Ilepa ntokitin oleng' anaa tenakata irkiek lonkishu neeku mebaiki ninye oltung'ani libakie nena kishu.

Ore tenkaraki edung'oto enkop njere naa, ore lelo airemok le Narok, neimatie nche egolikinoto sapuk oleng, tenkaraki ina dung'oto enkop, ah keng'asa ninye enkare adung'o openy tenkaraki meeta oltung'ani lemeng'uar pedung' ewoi enye metaa keeta ewoi enye. Ore inaare naitumia ninche, adung'ie aitookie nena daikin enye nedung'o. Neeku ina golikinoto enkae nagira aimaa.

Olameyu opake opake otii apa ake kibulu iyiok oo tenakata ake naa ina ina entoki nagira ilairemok le Kajiado aimaa tidia alo naa e kajiado naa ajo naa sinanu piilo ayiolou aiko neija naa.

Ore nkajijik naanyori naa keisaidia ndaikin kuna kuti daikin akeyie kutitik ntoki naa ayiolou pee meitoki enkolong aosh naa aisidai naa too lairemok oleng niaku nena ajijik isidain alang niaapa too lbiasharani